Ore naaji eningo tenimpangu tiaji alo osupuko ningas Anya enda ninap enkare amu ebaiki nemetii osupuko.

Ore eniko pee iboori olarabal naa pee engamari nai ilpolisi naa metaa naa ninche iltulisa iltunganak, enetaa ninye nai entoki nagira aiendelea nengama nai metaa ilpolisi naa niche oitasheiki iltunganak naa piimigil naa olarabal naa aaku etii neeku ninye nai enkoitoi naidimi aiborie olarabal kake meeperi nai iltunganak kake peengamari nai toonkutukie aajoki peepal olarabal

Ore entoki niindim ataasa naa etii naa enkidinga oo ngari ee olbaribara naa peesioyo nai oltungani mapema Eton nai itu idingayu olbaribara aishu imbuuk nai engari metaa ore nai mapema nisioki nai ajing engari naa inakata nai mikibok naa enkidingae olbaribara ninye naji enkoitoi sidai nai nidim oltungani ataa mikimboya nai enkidingae olbaribara

Ore nai tenilo adol enaiposha ee meenkolongi kumok ilo ilo nai enaibosha enkolong nabo naa ore nai entoki ninyor nai aisul te tineweji ilo nai adol ee enkare sapuk ore sii enkae nilo adol noo imbatai arashu tunatokitin naaji flamingo nee enilo nai lake naivasha naa ailo adol intokitin nijo nena nemetii naa nai uwejitin pookin enaiposha naake etumieki.

Ekeibelekenye oloingange amu ore oshi ee ilapaitin oshi lenchan neibepekenye netaa ilkulie ore sii enkae ee ore enkibelekenyata oloingange neyawua intokitin sidai oleng' torkerenge nanu nanu latii amu ketaa keshaita ilapaitin lemegirae aiteki Ajo kesha ke kesha ninotoki nai indaikin etuunoki ildaikin oleng' naa tenkaraki naake inakibelekenyata naibelekenye oloingange

Ore nanu temurua natii naa ore olarewani nai loltukutuk ore mpisai naatum tenkolong naa keitegemea naa ilkastonami amu eya nai nitumi ilkastomani oopuo enelakwa nikilak impisai sidan naa niindim nai oltungani ataa naa isefa ore sii enkae naa nitegemea ee iltungana naa nai linoto tinoolong ore esiae naas ee impisai oltukutuk naa keas taatoi isiaitin kumok oleng amu inyiangaki inkera enkurma ee nelak nai nusu nai e school fees neeku ninche nai imbaa naidimi impisai oltukutuk ataas.

Ore tenakata petangamaitie enkop pookin esiae ee emuratare naa kejia kejia naa naai aa ore oltungani nai lemurata naa olayioni naake neeku ninye enkoitoi naishoo nai ee inkuapi pooki metaa metangamai naa esiae emuratare hoo naa ore emuratare nejitoi naa mee mee nemeifaa nai tentito egirae aipinga oleng' esiae emurate ontoyie kake ore nayi toolewa naa inoitoi nayi naa olayioni naake enitu emurata naa Ina pee egirae aangamu tooloshon pooki.

Akesidai nai teneyiolo entoyie olayiok eyiarare oolkeek amu aa amu ore ilkeek nekee nabo toi naatoi e biashara naa eniyier nai olchani ayieru nimir nieke aitumie toi iropiyiani nemetii nai oltungani lemeyiu impisai neeku ninye enkoitoi sidai enaa ekeyiolo naa pooki metaa keyiolo entito neyiolo olayioni eyiare ilkeek

Ee ore nai entoki natum oltung'ani tenegil naa nai ee sheria naake kekimbung'i amu naa siinye serkali naa olosho le kenya, nee keesisho te nkoitoi nai naa ore ndaikin nee keng'asi ajur enake ke ke kentoki kendaiki naitumia nai iltung'anak metaa meeta madhara yeyote. Metaa enekinepuni nai imirita ndaikin naa nemeyiolo serkali nee kekimbung'i. Neeku ninye naa nai batisho ena siai naa ninye kimbung'i ninye batisho naa enimir ndaikin neme nemishoro naa orusa.

Ore tenkop o oljeriken arashu oltoo naa inchilingini hamsini ninye imiri naa ainepu ajo enaa ilkonkieti nai ile iyiou naa miyai uni nai inchooyo naa ore nai teneyiuni ilmusejirini naa tenetumo nai elatia arashu enetumo emurua netokinyai iropiyiani naitobirunyieki natumieki ninye nai olmusejorini ilmusejirini oyawu nkarik amu inche naa oleleku alang enkare ninyiangu Kila siku

Ore nai esidano toltungani onapisho ee teninepu oidurita naa esiae naatii Ina ore oltungani onapisho naake eeku naanye inoto ropiyiani eeku inoto ropini amu eno oolpikipik duo iyata aa oltukutuk neketum naa inoolong mpisai amu oltungani oidurita ele neeta lolan kumok neeku naa kilaki naa piitumoki ayawa inaduo tokini ore naa piiya nitum naakeyie ropiyiani amu Nena ropiyiani naaduake eyiu oltungani loltukutuk

Ee katipik endaa shumbi enkolong nabo napik oleng ee neduaru taa endaa oleng' neeku minosayu nibidi enaduo daa paibukoo ore sii enkae natooko enkare oleng' amu atangasa awok enaare naisujie enkutuk nawok esapuk oleng' maitoki awok enkae naitodoyie naa pee itayu eenaduo enaaduo mion enaa duo uchungu enaduo shumbi neeeku ninye nanu ayimayie enkolong natipika endaa shumbi oleng'.

Ee ketii wuejitin neerieki nkariak amu taata wuejitin neerieki nkariak naa swimming pool naa ketii wuejitin neerieki nkariak enkopang naa ore nai entoki nayieuni tineweji nemee oltungani me ID nemelarin kumok eyiu nai nelo oltungani pooki letaa eyielo aisombirayu Kore entoki nayieu tineweji naa ropiyiani amu ainepu ajo ore oltungani botor naa miyai uni ore enkerrai naa miyai are.

Ore tolmareu ore olpayian naa ninye oshi elukunya olmarei nesuju naa entasat enye naa ore pee ore nai entoki naas entasat naa pee itodolu enkanyit tolpayian lenye olkishopo kwanza peeku nai keeta olkishopo nai oshakinore tedukuya nai ilomon o tedukunya iltungana metaa mekelo aishoo nai inkilani nimifaa ore sii enkae enkanyit enkae naifaa pee itodolu tinikumpot nai olpayian nindodolu enaduo eshima ino nirukie olpayian lino metaa maikimpoti nigil neeeku ninche nai enkoitoi naidim enkitok entasat aitodolu tolpayian lenye.

Ore esidano ositima enintumia nai enilo boo kewarie naa idol nye nai ng'uesin naapuo tina saa. Ore entoki nijo olasurai naa kiidim ataa kemanaa ina saa ina saa ipang'ua, nee eniyata nai ositima ne ne naake kii ake idol nai nipaash. Ore sii enkae netii inkiku, enilo nai iyata ositima nekisaidia amu ilang'isho naa nidol nipash naduo kiku naa pee miumia. Neeku ninche nai nkoitoi naa sidai naa nai enintumia oltungani ositima.

Ore iroruat nai niiyiem oltungani iyiarita enkurma ore entoki edukunya naa ainok enkima ore enkae niyata emoti teniwuji nipik enkare ninteleki enaduo kima enataare nitipik emoti nincho nai metotona ildaikani tomon arashu tomon oimit metotua enaduo are pii 100% ore naa peitokitok nitumoki naa atubuloki naa ore piibukoki nikurs enaduo kurma ino esidai metaa metii ilmokosho ore piikurs piindip nipisingu enaduo kurma ino etaa naa inasaa tayari peenyae

Ore tenkopang nee ore enkibiriti na inshilingini imiet ninye emiri enkibiriti ore nai eningo enitumiya enkibiriti naa eninok olgas naa aingas ainok aladuo gas abol metupuku enaduo kijape naa naa ninye naaku enkima niwosh enaduo kibiriti ino naa nisuroki aboru olgaas ore piisuroki nepok enkima neeku ninye naa enkoitoi nainokie naa nawoshie naa enkibiriti ainokie olgaas .

Ee kanyor nai nanu aitumiya naa enkaratasi arashu olkamata ore piintumiya ena kakisaidia taatoi amu ore eneduo moti eneyiata naatoi neeku kirowua nitumiya nai olkamata arashu enkaratasi nimikipej enaduo moti nidotu Ina moti ino tenkoitoi naishia amu ipik nai ewueji naifaa amu mingira asiekisieki adotu peemekipej amu kisaidia nai ilo kamata naa pemeeku naa nai kitapejo neeku nanu kanyor nai aitumiya kamata arashu Ina karatasi.

Ketorrono pi. Na ore nai sababu ah enkipirta naa, ening'arie naa nai oldia endaa, naa olchafu nye ilo kwanza, ore si enkae naa netipika naa biotisho metaa etii bata. Amu ebaiki nemoi aladuo dia, ah neeku naa mifaa pi. Mifaa naa pitumia naa oltung'ani nai eh iltung'anak ang'ar idaiki oldiein.

Ore nai entoki nayieu oltungani pee elo amir ee endaa toonkupi eboo naa eyiu nai license ninye entoki nayieu orusa sii nai naa nalo amirie indaikin toonkuapi eboo neyiu nai neeta orusa nayayie ntokitin aipangie orusa nai oidurunyi ntokitin neeku ninche nai inkoitoi nai naidim oltungani atotolu pee tumoki aipangie ayawa nkuapi eboo.

Ore naai entoki nanu naidim atiaki ildirifani ore taanche iyiook irmaasae kwanza kijp iyiook oshi melakua ang' inchu neeku enilo ninye ake pole pole ibaya adake enaduo wueji niloito ore sii enkae neeku naai iltung'anak maakini epoito nepal ee enkuatata enoshi naa nelo oltung'ani aiovertake engarri ajo agiroo engarri netii enkae siinye nakwatita nikwatitata pookin ninepu inaduo arrin iponyate neeku entoki nagira airai kulo dirifani naa nchere pee ereu ngarrin pole pole nemiigil sii naai anap iltung'anak kuumok metaa inap iltung'anak kumok metaa iroshi enaduo arri agiroo naa kiasi.

Ore nkiyaunot uni enkima toonkajijik ang' itumiai enkima enoshi ake orkeek nainoki teboo nitumiai enkima oljiko enoshi naa nkuk inoki nigilaki siinye aatum irgaasi netaa siinche egira irmaasai aitumiaa neeku ninye naa enkae kima euni naigilaki naa aitumiaa toonkuapi ormaasai ashu toonkajijik ang'.

Ore nai nduat naata ninche ODM ee toltung'anak lolosho le Kenya naa pee errumoo naai sirkali nasisho moshoo elelero esiai nitobiri naai irbaribarani nitobiri isipitalini neeku ninche ntokitin naarrimoo aarrumoki naai sirkali metaasa amu keeku naa ninche opposition neeku ninye entoki naas naa ODM toltung'anak leele osho.

Ore entoki naai nayau ena pee egirai aasishore iltoi lemifaa tenkipimata orpaek naa corruption ena naatoi natijing'a enkop neeku ekeyieu naai oltung'ani netum faida ninye kake etimira enaduo toki amiraki oltung'ani tenkoitoi nemifaa naa ore naai enkoitoi naifaa pee eesi naa piitauni naai entoki naa ninye eesieki enaduo kipimo natoris naa naai kulo paek pee migili aipimaki iltung'anak naa toltoi lemifaa.

Ore entoki nayaau enkinasata enkima toonkang'itie ang' naa tenemgira ntoiwuo aing'orr nkera esidai tesiai enkima amu ainepu ajo meyiolo naa enkerai entoki naasita ore naai enkeerai natudumua enkima ata eneme enorgaas arashu enoshi kima nainonki olchata nsiuroki naai ewueji nebaiki neng'amu enaduo kima ewueji naa nenya ore sii enkae nenotoki ena toki naji orgas, ore orgas naa ketorrono oleng' amu ee eneyauni oloshi gas oji egira aileak ashu egira aata enkiti wueji nagira aitau emburuo enimieki enkima enkalo naa kepok naa nenya ewueji enkima neeku ore entoki naji naai peesi naa pee erishieki naai nkera metaa menyikaki enkima nedoli naai kulo gaasi pee ing'uraa naa oltung'ani enaa megira orgas aileak pee mikilo ake alo apejoki naa enkang'.

Ore naatoi oltungani oidurrita naa keeta ilolang kumok inkatambo oleng' neeku keyiu oladuo tungani enkoti nai naata nafasi napiki naa iladuo ola lenyek pooki Neku sidai nai tenintumiya emukokoteni amu kenap ilolang kumok neeku kitaretoki inaduo tokitin meeta mikintanaur nemaitaa sii polepole neme oltukutuk nai intumiya amu ore nai oltukutuk amu ore mukokoteni naa tofauti oltukutuk naa nkuti tokitin ake enap ore mukokoteni naa kenap intokitin kumok ninye naa enkoitoi naitaa ninye sidai teninapue lolan.

Ore pee etii enkatini naa ijio ina aa keji iterua apa oltung'ani aa iyekenyi neetai naa tenkisuma enapatoki naji aa creation history neeku naa ejo apa nena kisumaitin ore apa oltung'ani netiu enaa oekeny amu oshi ake enidol oekeny nitau oltung'ani amu eninepu oekeny ekitashe ake naai siinye enaa oltung'ani neeta naai nkuti oitoi nidoliie enaa oltung'ani neeku ninye apa pee egira ore oltung'ani naa kipang'ua apa enaa oekeny.

Aa Ore entoki nayawu enkinasa oongarin aa enkinasata enkima tolngarin naa engine eya ninepu engine eterewaki enaduo arri emiriwuaja nimaniki etopua enkima enkarri neeku naa Kiyieu naa ore erewutae enkarri neetae naa enoshi toi nai nareyieki nai napiki nai meetaa me kiropijie nai enkarri naa pee mepok naa enkima ore sii enkae naa tenepue aitatashaki enkarri ewueji netii petrol nelotu oltungani maybe ookito osigara Ashu oltungani akenye niwosh enkima tinewueji nimaniki ibunga enaduo arri enkima.

Ee kainepua iyekenyi inosida endaa taa enasida endaa tolshamba lolpayek naa ninye entoki ekwanza naa keinyal endaa amu ainepu iyekenyi ajo keponu nai ner olshamba nekewonyu ake olbaek nitiaya ilo nitiaya ilo nitiaya ilo neeku menya toi ninye nai laduo payek nai aishu ninye nai pooki ainepu ajo kiinyiak ake neer olshamba nepuo tiatua olshamba neeku ninye naa entoroni ooyekenyi.

Ore entoki naaitumia naaji aaitobirie imotiook oo nkulupuok naa enterit, neme enterit ake duoo pookin, eetae enoshi terit naaji enoshi ngiro, nejo ninche ilashumba clay soil ore naaji too rmaasai na ore clay soil ,naa enterit naaji ng'iro natii naaji matejo enkusero, enterit enkusero naa ninye naaji intashal paa kibung'a enaaduo terit. Neeku keitobirr naaji kuna motiook naaji oo nkulupuok.

Ee ore esidano nai teniyata mashini naidong inkiri tebushari naa kinteleliaki nai esiae amu eneku ninye nai kumok ilkastomani ooyieu enkiri nimiya enaduo kata aku inkiri ingira Aya polepole iyata naa ena mashini nikisaidia naa adungudungoki naduo kirri neeku ninye esidano naai emashini naa ena naidong inkieri nai teniyata tebuchari.

Ore nanu temurua naingua nemetii ntasati nareu oltukutuki naa ore ena entoki nayawu naa kedolo nai inche intasati olmasae enaa mifaa entasat peereu oltukutuk neku metii nanu ewueji naa emurua nanu natii metii intasati naareu oltukutuki.

Kai naa apa iko iltungana apa kituak nai peeituya inkatini ainosaki naa iltungana esidano iltunganak lemegil Tau naa kakinchori apa mufano ebaiki netii apa oltungani lemeeta toki oyuoloi nikilikini naa enikuna apa ninye arashu engirita apa natingiria tenkata naapa neeta toki emeu ninye atum neeku ninche nai inkoitoi naidim lookakuyiai iltasati liopa ainasaki nai iltungana pee megira nai oltungani Tau.

Ore nanu enaa enaayielo ore nanu temurua nemeeta ore enoshi kata epoitoi awor inkiri naapejo itu aikata nanu adol eetae enkomono naasi kepue ake awor inaduo Kiri neworikini nai ilporori ebaiki netii olporor netii olikae newori naaduo Kiri nishori taa kake meeta meeta enkomono nangasi ajing pee etumokini atoor wori ake naduo Kiri ata itu ewomoni meeta enkomono naasi.

Wore taa naji entoki naa enyamali, naa kidimi naai atimiraki naa kulie tunganak inaduo kilani amu itu naa eya olopeny igila aisho mirraga tenia ambuni. Neeku keyau nai confusion ashu kitala nai iltunganak eneeku naa iragita teniewoji. Wore sii enkae naa kidimi aigila aatirip inaduo kilani, nidipaki naa apa aatirip tedukuya. Neeku naa ninye naai, enkoitoi naa naai naidim ataa ninye enyamali tenitu eyai naa niana kilani.

Ore elelero ee kiti tenkopang naa kegira eyim esiae olkeretti lomaasae amu neeku egira aanap tenkiroshi amu egirae aifundisha naduo kera metubulu tenkoitoi natii enkanyit negira negirae sii atubulu tenkoitoi naitaduakini ntokini naishia intokitin nai nimishaa nai tomurua arashu tenkop naa nikitii yiok neeku kegira elelero aabulu ee tesiae orkereti naa tenkoitoi naifa.

Ore sam aa ore ilchumari naa ore olkishopo lenye naa kepashari amu ore ntasati naa kishop enaaduo Kila narop arashu enaibor kake ore sani sana na Narook eishop nee keiken taatoi kwanzia elukunya mpaka indapi pooki ake ewueji nidol enchumari endasat naa nkonyek ake ore siinche lewa nimiken ninche inkomomi kake ishop sinche ele Kila oodo neeku teneeta ninye nai oltungani olturosa arashu esuruali nimidol amu kishop olkila oodo laa tenedol oltungani nejo enaa entasat ninye olkishopo lenye opaashari alang naa olosampur ololkulie Masai ololkulie tungana naake .

Ore nai ewoshokinoto e tifi esimiti, na kesidai tatoi. Na ore entoki naitisidan naa ore nye nai tonkera ijo tifi asioki nai agila amu esimiti neoshokino, memisa etii. Amu eya nai nelotu oltung'ani nipony enaduo misa, nitiaya enaduo tifi, niinyel. Neeku naa enkae asara ina. Kake eniwoshoki nai tifi esimiti, neeku naa meeta ina risk nai naidim ataa keseki agilare. Meteleku naa enaa ketanang'aki. Kake keeku naa safe teniwoshoki esimiti, alang'u enaa emisa etii.

ore taa engiguran eenkikapu naa ketareto taadoi inkera naa ore entoki edukuya, naa ore naaji enkerai nayiolo inadala naa isumita ake kulie kera naa kidimi atalaaki enkerai school fees naaji eimu ushirika akeyie ebaki naaji naa olembira nedol naa enakerai ajo kisidai tenasiai neeku maipromoota matalaaki enkisuma , ore sii enkae naa keya inkera ineelakwa amu ebaki naaji naa ore enkerai nayiolo naa kelo inkwapi naalakwa omipang'a ninye naaji tolosho lekenya nelo likae osho alo alaiguran enaduoo pira , naa faida teninye amu keya naaji ometaa inotoninye iropiyiani.

Ore nkajijik nayielo nayielo ekompiuta kayielo ninye enkaji kwanza naji Tisabyte ore enaji naa keifundisha nkera esiae ekompiuta ee ore kompuita naa kegira taake arek Inkera ore enkoitoi nagira aretie naa eyiu nai enkerai nelo aiendelea enkisuma nemeyielo kompuita kake tenelo nai aisumare kompuita neleleku nai enkisuma amu teneji ninye nai laptop itumiyai neyielo neeku ninche nkoitoi nai naataretie kompuita inkerra.

Ore nai ilbulabul oinoto kipyegon o moraa naa kitodolu ninye enyuata amu tenilo naa oltungani akweta Nilo nai aishida aa iltungana lookupie loshon naa kitodolu Ajo iyata bidii niyata sii enyuata niyata engirriata amu ebaiki nemenkolong nabo ekweta ekweta nkolongi kumok neeku inoolong naa eewuo oltungani emeu enkolong enye alotu abau.

Ore naai irfundii naa kitegemea iropiyani naaitum te nkolong amu kelo naaji enaa esiaai nitaasa neya anaa ntokitin naaii litobira, neeku ninche naaji ninye itemea mijo naaji ajo aja pisaai natum te nkolong, ore sii eneitaas iropiyani enye naa kitotir irmareita nelakinye naaji inkera school fees nees naaji oltungani ekiti siaai oo nkolong'i naaji naitumiaa.

Ee ketorono tenekintobir ositima nai maate amu mikira naa iltungana oisumare nai ina siae ositima nebaiki nikipu nai aibung iyuyayi nai nimishaikinore neeku ninye nai enkoitoi aa ore nai enkoitoi naifaa pee pee kitumiya naa peipoti nai ilangeni Lina siae metu aaponu naa aitobira aladuo sitima badala yiok nikintobir ate amu kiindim nai ayawu naa metaa kindim ailepunyie mipunga enkima ewueji amu mikiyielo naa aitumiya.

Inyiala ena siai oontaoni olosho lekopkop naa ore enkop nainyiala naa eetuo inye iltung'anak aaku keeta orkishopo, orkishopoi naai lemifaa laa meeta enkanyit amu kishopi nkilani dorropu nemeetae apa ina neeku ninye naa enkoitoi nayaua ena siai naai emanyatta oontaoni aaku inyialie naa olorere ore sii enkae neetuoki nenyai ndaiki nemegirai apa aitumiaa.

Eee ore emirate oormosor naa ee keyaua taadoii faida amu kemiritae irmosorr tenkumooii negira atum iropiyani naa ninche ninyangu kulie daiki naa menya naadii ormuzee te nkumoii, nelaakinyeki nkera sukuul fees neeku ninche naaji entoki nagira ayau inaa siaai oormosor, ore sii enkae nagirae sii anya enaa endaa eitumiae naaji enaa mbuka.